oret notet neomishen kiakik ko oret neter ko oleomishoto tuguk alak oleomishoito kiakikchotet tuga nego ak ngororek ak kiakik alak chekiribe kou nguronik sigirok ko amishenywan koter ak kiakik alak notet kou tuga yon bet koamote suswek korotwek boroni bandek marurek ak tuguk alak chechang cheome teta ak ot kou chumbik ame nemoimunye kongeten subui kotor koien ak yon kemoo any langat kongeten sait taman ak oeng olon nepo langat konam kotar boron teta notet nekomishe alan nekoketote en tirita alan en rorotinwek konam kotar boron kwam chotet chekukabas en moenyin kotar boron kotor koech tor kitiach akwaketat kora kounondet kokitneu kechirek ak ngororek koyoe kora kounotet

kironyoru naet notet neimuch kowal ole testoittaitaa sobet ala ole kiwoldo tai sobet nitok konaet notet nekararan neotinyeneobwote ole asiosop alan asikosop chito koyoche koyai nee en sobenyin ak kasinyin nebo kotugul naet neotinye neomuche awalen ole testoitotaa sobet ko imuch abwat ayai kasit netoreton en sobenyun kou anam kasit notet nebo temisiet anan nebo mungaret agetugul netoreton en sobenyun ak asuldaen kit agetugul neomokyini kee ayai asiianyor kit neome nepo kila betut eny konyunet ak oripen konyun

Kiit noton ne kararan koyoe chito ko tililit amun kiit nekararan ko nomekee ak tukuk chekororon alaan biik chekororon, yoon miten kouu ing'oriet nekokiole netakompya komoche itilil asiloche ing'orionotet asikonamng'e ak tililindang'ung nebo borto, makai ilach chito ing'oriet notet ne mpya alaa ne takokaran ak komur ng'ung, nitet koboru kolee kiit aketukul nekararan sait aketukil komoche itilil kouu yon miten harusi alaa yon miten tumndo aketukul komoche ketililit amun tumndo notet nekiyoe ko kararan ak ko ng'alekab tililindo kisuldoen asikoyaak notet en oreet ne nayat ak oreet notet netokunot kelee kasit aketukul nekiyoe komoche tililindo kobun chito aketukul nemenye en kokwet ak emet notet nebo Kenya kotukul.

Olekimwoitoi ngalalet ab ropta en redioshek en kokwet ko notet nekiborostoi en lokowek ab emet chhebo sait aenge alan sait aketukul yan kaibaitaitaa ala yon koitotee sait ange kiborosto lokowek chotet chekakiyom en saishhej chotet ala kiparsta lokowek chotet che kokiyum kongeten amut bakai sait notet nekipoostoen lokoiwek olekiporstoitoi kora ngalek chotet chebo ropta en redioshek ko imuch komiten sait nekinome ala sait nekinome kele kimoche kengalalen akobo oleropondoi ala tesetab tai nebo rootaen kokwet ab aketukul kou yon miten ropta neo netesetai ko imuchh kiparasta en kaparastaoshek chotet chebo lokowek ab emet en redio alan kiparastaa en ngalalet nekikonu an sait nebo nebo saitaman ak oeng akoi saa tatu nebo langat.

Baet ab teta notet nebo chego en betut keboe kenyile somok alan ko angwan, mitet ko walutiet nebitu yan kakibai teta konyil angwan alan ko somok en betut ko walutik chekororon chebo chego chegigee alan chegonu teta notet negegee, nitet yan kebai teta kong'eten subui ko ingoite lanchi inam igei, ak tor komiten saa kumi ala sait taman ak oeng inam igei kora ak ingomiten en sait muut nebo kemoi inam igei kora, ako kiboe en saisiek chotet, ingobore ketwo igee ibutyi omitwogik tuga chotet chekarimurmur alan chegeswokyi asikwam asikowalak wolutik chotet chebo geet ab teta nebo chego, nitet kokonu keljin koitchi biik chotet cheboe tuga chebo chego konyorchinengen icheget chego chechang ak konyor rabinik asikobaraiten baenywan nebo tuga alak chechang chebo chego alan kwalen kiit nemotinye en ko icheget.

Poishonik ak tetutik cheit choton cheibe ministri nebo kanyooiseet en emetab Kenya ko poishonik chotet chebo kisuldaen kanyooiseetab biik en sipitalishek chemiten en emet nebo Kenya ,poishiet age neibe icheket ko koger kole kabit tililindo en korik chekinyoosien ak ketechen korik chechang chekinyoosien en emet notet Nebo Kenya cheterter chenyoe mionwogik cheterter chetinye chito en kokwet anan en emet nebo Kenya nitet ko poishiet nekararan nekikoib walet en ministri nitet nebo kanyooiseet kokilnjigee icheket poishiet notet nekinyoe biik agonyor biik choton chekaba sipitalishek anan korik choton chebo kanyooiseet konyor kanyooiseet nebo borwekwak agobur icheket en chametabkee nebo bortonyin komaim ndamun kanyooiseet anan korik chotet chebo kanyooiseet che isuldoen ministri nitet kobonaet isubot ago kisibi en oret nenotet .

Olee okoldoi amitwokikab tuka chebo cheko komoche atem imbarenyun ak amin tukuk chotet cheu miwek, marurek, suswek ak amiin robwonik chotet chekiboen tukaa chebo cheko asikotesak cheko en teta notet nekiboe nebo cheko, nitet kosuldechin cheket boik chebo tukaa, chebo cheko konyor icheket cheko chechang chekee en tukwak, olekimindo amitwokik chutet chubo tuka ko yon imine komoche inde mbolea minuti chotet asikorut ko kororonekitun ak kosich neek cheyomotin ak korur miwat alaa ko maruriat robwonik cheiboen tuka netor kaam teta notet nebo cheko kokosu cheko alaa kotesokse cheko teta notet nebo cheko, nitet ko kikomuktechi icheket konyor tesetab cheko amun en baet notet neisuldoen icheket en baetab tukwak chebo cheko.

Ngalek chotet chheabwoti akobo sukul ko ngalek vhotet cheamwoe oke sukul ko kit bekaraan ne imuch koba lakok sla olependi lakok chemengechen ak cheecen kobakibet icheket kosich naet notet nebo kosoman ak konai icheket kit nemokyin kei en sobet sukul ko oebokistoen abusnatet nebo lakok koechekitun ak konai icheket kit netesetai en sukul kosoman ak kokilkei icheget asitun kotoret sikichwak ye kakotar sukul imuch kwoo lakwet sukul komingin kobo kenyisek loo ak konam somanenyin inended kotakotar komara tinye inended kenyishek taman ak angwan ala ko taman ak mutton konam inendet kwoo sukulit ab barark che imuch konetkei ala kosomochi icheket kit nemokyin kei koyai yekakoyet ala yekakotar sukul inended.

Olee oboitoi tukaa chechuket en konyunet alaa en pilotit notet nenyunet nekiaker asiariben tukaa alaa kot notet nekiatech asioriben tukaa chotet chebo cheko ko oleonomndoi oboe teta ko subui yon kanget saitaman ak akenge awee imbar ak iboswokyi marurek ak miwek teta ak oibu kobwa moing'et ak amurmurchi, yoon kokotwo amurmuri ondechi chumbik abisobisen ak oketu teta ak okochi kwaam chumbichotet ak amitwokik chotet chekomurmurchi che chotet komarurek ak miwek ko kotestechi robwonik chotet chekonu cheko ak abakakte ngomiten olombo sait somok anyoibchi kora amitwokik cheu chotet miwek ak oteshi any suswek ak abakakte kwaam, ngomiten sait loo aibchi bekk koba kirait ak okochi koee, yoon kokotwo koee aketu kobur en asista kiteno awekte kwoo koo ak ibobutyi kora suswek ak abakakte kwaam bakai lanat yoon kokobiyo aket kwoo olerwen ak ibakei.

Olekiripto moshinisiek asikobol imbarenyun konotet. Kichabe moshoninotet nebole imbaret kobol imbar komie. Nitet ko yon kakiker moshinit kokararanit ak keboisien en imbaret nengunget kou olekimakto. Kou moshininotet ne terekta koimuch yon ibalu imbarengung ilenji kotem komie notet ne imuch kobol imbarengung kokararanit agorut tuguk che keminji imbarengung komie.

Kewelutik chotet chebo moshinisiek ko imuch yon itemisyei chito iboisien moshinisiek cheterter che kibalunen anan chekiboisien koimuch kopit kewelutik chotet chebo kongutumit moshinisiekuk anan itilen kit neu neu chumoyot asigotermes moshinit. Nitet ko imuch ketoret kelit anan kewolchi kelechotet che katermes anan che kamundui kit ne keboisien ana kamundui kit ne chumouyot ndiyoe kasingung.

Tinye lakwet kelchin alaan toreti lakwet chuchunet notet nechuchuni kamenyin cheko chebo kineet amun kelchin nebitu en lakwet nekachuchun chekab kina koimuch koet lakwet komie ak ko maimuch kobit matot kosakit lakwet anan monome miondo notet nebo lokok chemengechen, nitet kotoreti amun kimen cheko chotet chebo kina en lakwet ak koyoe lakwet koet ak kongomit mouu lakwet non chucuni lokok chebo sipitali yoon kakiyeten kochuchun chebo kameet, nitet kotoreti lakwet nemingin konyorchike borto nekararan ak konyor ngalalet nekararan neityindos ak kamenyin.

chang moshinishek chotet chekeboishen en korenyun anan ko kokwenyun cheu terektaishek alan ko pipushek mi moshinishek che terter chekeboishen en korenyun chotet cheu moshinishek chekitilen suswek chekitemen mbar miten chotet chekengoen tuguk cheome tuga chotet kou miwek marurek suswek ak tuguk alak chekiboishen anan chotet cheome teta en kaa chutet elekiribto akole oleboishoto kokararan amun boishetab moshinishe chutet koyoe kazit en chokyinet kou moshinit notet nengoe amitwikik chebo tuga koimuch iboishen tagikoshek chetuten chito neiyoe kazit itar kazingung aki tou kazit age neiyoe kosir yoon meboishen moshinishek chotet mi moshinit notet neketilen suswek en chemiten mbar nekiketote alan nekinome ake tiloten suswek nootet kokochin biik koyai kazit neo tiletab suswek en chiokyinet ne makerke ak yoon keboishen chito eut itilen suswek alan iswaken suswek chemiten en mbarengung

Chang oratiwek chekeboishhen asikerip mishinishek chotet chekoboishen en imoaronokchok kou teretaa ko olekiriptoi moshinit nitet nibo teretaa yon kitemise en impar keboishhen soiti kelitoliten tupait alan ko bokeliten karandait nebo sitimet asikomuch koyai kasit en chhok chinet ako amangutumitnitet kotoreti koboishhen mwanik cche tuten kotem imparet ndkokikochi kotem kit ake nekiboishhen asikerib mashinishek chutet ko imuch kindoi oil en sait agetul asikolapatat ala asikopois en chokchinet yon kiboishen kou moshinisek chutet chekitem alacekitilen suswek keboishen kora tupait keliten (puse) oret akee nekiboishen keliten en moshinishhek ab impar ymko notet yoiboishei chito en impar chito irip ile mytilene ala merwomen moshinishek chutet tuguk ce imuchh koityi kongutumit ala kotermes moshiningung.

Sikokaikai moshinisiek kekeen chego en kaa ko amun moshinit kochokchin keetab teta ago mongete anan moshinit komuch keboisien takikosiek chetuten asikokeak teta. Mauyon keboisien eut ikeen teta ne imuch itar saisiek chechang igee teta notet igee chego. Moshinit komangete kou chito neyon kee chego koimuch kongetak kowolawalchin eunek chemaimuch konyor chego che walotin. Komoshinit kerutyin kityok ak kokei teta. Nitet ko kararan en boikab tuga koboisien moshinisiek kogeen chegu kosir koboisien eut. Yon keboisien eut sait age ko imuch itumnde chego anan imuch itestai igee chego ikwer impiret notet kekechini chego asigosertage chego. Soko kit nekararan ko ngeboisien mashinisiek chotet che kikeen chego asiinyoru cheguk en oret nekararan ago en chokchinet.

Somanet notet nebo sokat ko imuch kotoret kibsomaniniken oratiwek chechang yan kasoman chito somaninitet bo sokat oret ne imuch kotoret yon kanam lakwet kosoman en sukulen aokat ko omuch koityi inended kelchin ala konyor inended kelchin koyor boishet en sirkali al ko kampunishek neibu somanet nebo nitet nibo sokat(puse) kit ake netireti somanet nebo sokat ko toreti kipsomanyat konyor inended kasit nemokyinkei yan kasoman ak kokilchi kei ak koyai kosit inended netoreti koyorchikei kelchin en sonanenyi notet nebo sokat nitet ko kararan ako chamat ala chome lakok chechang ort notet nebo sokat yan somoni amun oret nitet ne kararan en somanet.